Eh aneno ka nyathi ogwom piny. Omako pi, oketo pi e chupa to chal ma otugo gi pigni, to kendo chal ma opimo pigni e nini opimo pigni e river to kanyo bende nitie chilo. Chilo ochal kuma ok oler,. to ochal pigno bende ochido. To nyathino bende chal mochido to lepe bende otar to obende owuon otar, eh.

Eh ng'ato bilani dwaro ni ijiwe, to kendo ijiwe motegno mondo kik kiko kik gibed gi paro moro ni odwa negre, kata gimoro marach dwa timorene. Kendo irite maber to ka in kode to unyiero mana maber.

Aneno ka rombo ariyo ochung' to guok onindo piny, to chal ma kendo guogni chal ma nang'o u um rombo, to kendo rombogi chal ma kendo dwa tuomoo guogni nikech ok apar ka guok giii gi rombo nyalo winjre tobet kumoro achiel

Mokuongo ka aneno kumoro kaka mae, aneno kagima ng'ani opidho gwen. To gwengi mokuongo gima nonengo notim negi en eti gwen dwaro kuma ler to kendo chanjo imiyogi bang' bang' dwe moko ariyo. To kendo chanjo gi nonego no bed gin mag tuo...

Tijni mokwongo kanene taneno ni en tij pidho yien. To tij tij pidho yien konyo aluorawa mondo kelo muya maler konyo waywe waywe wayweyo muya maler kendo konyowa mondo sama koth chwe okelo koth koth ma

Tijni ka aneno to ochal tij mbui, to ochal kendo maromo moro ne nitie kae ma ji noromo mondo one kaka nyalo konyre e tich mbui ma gitimono ma konyogi.

Aneno ka dhiang' otwe e tiend yath to dhiang' ni chalma otuo to kendo idwa thiedhe. Kendo dhiang'ni kendo ichune chiemo, chalni ne ok owinj maber to kendo ok owinj chiemo. To koro ng'at moro temo chune gi chiemo kotweye.